Eng' kokwenyu chito nikikim mising' ko chi nikikikure koitalel arap samoei inendet kelin ki mito eng' betushiek cho kibo koloniek akelin inendet ko kiborio ak koloniek eng' kenyishek chechang' mising' kiborio ine eng' kenyishek taman ak agenge akoi tun ketil ine metit akeip ane ko otindonik cheu chuto kopwotwo ane kole ngaakot biik chetuen kotindoi kimnotet

Ngagas customayiat komwaei kole kokochelewon tukukchi amun kiale pitonin, aarorchini ine aleini agoi kochelewanio tukuchotok . Amun tukuchotok kobunu melit ako melit komuch kotepi eng beek konyoni eng arowek.

Eng yutokyu komito lagok, lagochutok kotogu kole miti sukul. Ako sukuling'wai ko ketit kel. Ndaro ane boishoni konanwa piik chekikikwei koek kandoik ako manyokoyaei boisheng'wai komie amun makat kokaketekchi lagochu ole somane.

Ayone anyun simoiyu ak acheny nambaitab kapsitima korok aarorchi alechi mitei ketit nebo sitimet nekolul eng olelegite oleamenye. Ako koip ketotok komeiyo sitimok eng oleamenye ak kokwanik chelegitchin ak oleamenye. Aklechi kora kobwa konyokotoon amun much kopit nyasutiet nemakararan atkoi kwo chito yotok.